Tich mankae en tich puro. Ng'ato oting'o kodhi e lwete to odwaro purogi, onego obedgi kwer kendo onegobedgi puodho mapuro kodhigo.